Baetab njirenik ih kotinye kelchin neoo amun yekakebai njirenik koimuch keboisien njirenik choto kialda ak yekakialda kesiche rapinik ko yekeisich rapinik imuche iyaen boisietab kila ak kila ako imuche kora iyaten mung'aret age ako imuche kora itesen njirenik choto alak ibai ako njirenik choton ih koimuche kora imuche koik amitwogik ako tinye komonut neoo njirenik en bortonyon

Oleriptoo temiik oret ab baet yan kakoik kemeut ih ko yan kemeut ko yan lole asista kabisa yon momii ropta ko temiik ko inogi beek cheng'e beek ih ana kobwote kit netot koiben beek koba mbar sikobit en tuguk chemii mbar minutik chemii mbar bakorut koeechekitun ako kora kobwote elekiriptoo ngunon ngotkomiten katoltolik alak tugul chenyolu keboisien en kemeut ko cheng'e kora choton asikomuch koboisien

Ko o neo nebo temisiet en kokwetnyun ih ko chang tuguk choyoe che sikosich amitwogik cheterektotin kiagik o ngunon ih ocheng'e, acheng'e ngunon asomonjini acheng'e ole amitwogik achon che ngoam kiagik komii komie ako ak obesye kiagik chuton kotko tuga kotko nguruonik ngotko ngokenik ngotko batainik ih achengyi ngunon kiagik alak tugul kotko teta achengyi amitwogik chenomegee ak teta kot kemine en mbar ih anet biik anet biik elekimindoo amitwogik chuton ih ak kot komii kit aketugul neketesyin asikorut komie aarorchi akolenji kiribe akoi arowek ata ketil kou ni kot ketile asikekany kosoiyo asikoikochin tuga amwochi akot kora en nguruet olei amitwogik chebo nguruek ko kouni ak olenji kiripto kou ni akot kora en ngokenik en batainik en kiagik tugul chekiribe acheng'e ak aarorchi biik olekiriptoo amitwogik kwak ak amitwogik chekoron inei chenomegee ak kiagik

Elenomdoo lain temiik en minset ab suswek chemokose kemeut ih ko yan kakonaita minsonoto nebo suswek chemokose kemeut, suswek chemokose kemeut ih ko suswek chon kimine ot ngomii asista ngomii ropta korutu komie yani mokere asista rutu inei komie ko sikonam lain temiik komine ngomin ngunon kokamin ngunon kila konoitoo konoe kole ngemin suswek chu ot ngolole asista korutu kora ot ngoroboni korutu komie

Ei kikikochi ma inee lakok kyuk ana mamochokoronik kyuk kikekoi chekitupche kikekonon akanee kikekoi look ab kokwetnyun ko elekisirtoo ana kiyoitoo siretabgee nebo kerichek chuton ih komiten chetononjin chuton chetononjin sipitalisiek chekokiyok kotononji kokwet ko kiyogu asinyokosirat kole kosir kenyisiek ab look en korik alak tugul akonai kole tyan look chemii koi ana ko tyan look chemii kokwoni cheyome kikoi kerichek chu ak yekasir any kounon ih kwo kwendii sipitali al bakokoito kainaik kokoito listit noton ih nebo loochoton chekakosir en listit ih cheyome kikoi kerichek chu ako yekakesir ih keko keko kateunet akemwaa kele yoche keba sipitali betut nekile asibakikoi ana kerutyi look kerichek chuton bo kirindaet.

Kimaya inee platform nebo kirindaet ab miondab borto ana ko nebo COVID eng Kenya en kenyit ab elipusiek oeng ak tiptem. Kin konome kotokoime biik chechang amun kimongen biik chechang olekiyoitoo anan olekichoptoo platform inondon ko yekan kinkwo time any kotago kokanam buch en elipusiek oeng ak taman ak sokol ih kokitako korom kidogo elekekertoo platform lakini kin koit kotesetai koit elipusiek oeng ak tiptem ko kanai biik o kimii inei kikararan boisiet ab platform ako kitoreti biik chechang

Kit nokere ana ko ortinwek chenyolu kisibi asikerip tai nebo chi en sipitalisiek en emoninyon nibo Kenya ko keib mashinisiek chenyoljin ngunon keib mashinisiek chebo kimo en chebo cancer kochang'a ak kinde sipitalisiek tugul ot ndo chebo resop, chebo taonisiek ot ndo private ot ndo public ih ko sikotoret ako kora kit nokere nenyolu keyai ko kerichek keib kerichek kobwa sipitalisiek ot chebo resop sana sana ko chubo resop inei sipitalisiek chu mengech chu kiketech en resop dispensaries ichu komomii kerichek ko kit nokere nenyolu keyai kisib ih ko keib kerichek chuton ih ak kimut takitariek nan iman komii kerichek ih ako momii takitari nan keit kenyoru kityo mara takitari agenge ako chang biik okere anee ole nyolu ketes takitariek ih aketes kora kerichek ih kokerkeit kosobosiek yani ke triten chito komie ot ndo miten ano ngomii ot komomuchegee ot ndo motinye rapinik ih kikoi kerichek inei komie ak kiarorchi elekiriptoo borto ak kelenji iome kerichek chu ana

Kikoib wolutik chechang nia kampunit ab uber en emenyon nebo Kenya uber kotoreti biik chechang Nia kou ngunon yan kechelewan en elekemii imuche itep uber en elemii ak kosorun en eleketelelen ako kora toreti biik yon keibet mara kewendoti tor ibet meringen elewendii itelelii en yon ak itep uber iboisien simoit kosorun en elemii ako kora imuche imuche itep amitwogik iboisien uber akeibun akoi kurgat komemande komemande sang icheng'ate amitwogik imuche kora koibun ng'ororik imuche koibun mosiket aketugul nemoche yani kikoib wolutik chechang ngunon makochang biik cheboisien cheboisien matatu kikochang'a biik cheboisien uber ngamun makali soiti ako iiten elemoche iwe

Eei mii Kilimall kampunit ab Kilimall Kenya ngamun ih ngiteb ngunon tuguk chemoche en Kilimall iboisien simoit ana iboisien soet aketugul ih ko itun en sait nekiten ana en betusiek chetuten koimuche ngunon koketep kou jumatatu komuch koitun en kasit ab mut ana ko kasit ab ang'wan komie ako kora ongen ole mii Kenya amun inicheng niwe ngunon icheng ot en simoit itep ile miono koborun ako biik chekinomu ko kampunit nibo Kilimall ko biik chebo Kenya ako kora tuguk chechang cheoldo Kilimall ini ko kotuguk chekikichob en Kenya ana ot kotko mokichop en Kenya keibu en emotinwek ab sang ih konyokeboisien rapisiek ab Kenya kioldoen

Boisiet nebo kandoindet neoo nebo Kenya, emetab Kenya ko kotononji kandoinik chebo counties cheterter kou ngunon kou governors cheterter member of county assembly ak members of parliament ako kokochi rapinik chenyolu kotononji emet kokochi rapinik ak ko kokakoipchi ngunon kondoik chubo counties kolenji komoe keyai kouni kole kokochi rapinik cheyome ako ot kora kotononjin emetab Kenya en emotinwek alak ngunon ko katokomii tuiyet aketugul nemii emet nebo sang ih kwendii kwendii kandoindoni oo nibo Kenya kotononjin emenyon bo Kenya bokokose kit aketugul netesetai en yun ih akonyokomwochi biik en Kenya ako kora komiten sherehe alak tugul cheu Madaraka day, Mashujaa day kotononjin kandoindoni bo Kenya akomwaa kit aketugul ne nebongoni koyai ako netesetai ak kora koaror kole benditoo ano boisiet en Kenya ako bongoni koyai nee

Boisiet neoo nebo kandoindet ab Kenya ko kotononji kit aketugul ana boisiet aketugul netesetai en Kenya kou ngunon kotononjin kandoik chebo counties cheu governor, members of parliament ak members of county assemblies yekakoib ngunon member of county assembly ana ko member of parliament ana ko governor konyokolenji kandoindoni oo nibo Kenya kolenji komoe keyai kouni kouni en county inyun ih kokochin rapinik ko aloketenjin rapinik akolenji kiyoe kouni kole ako kora ngomiten boisiet aketugul anan komiten tuiyet netesetai en counties ana en emotinwek chubo sang ko nekiyoktoo ko kandoindet neoo nebo Kenya ako kora ngomiten sherehe aketugul kou Madaraka day, Mashujaa day ko chito netononjin ih ko kandoindet neoo nebo Kenya ako aror kole bongoni koyai nee anan kotesetai nee ana kobongoni koyai nee asiko

Elobunu ko Bureti Kericho county ako chito nekibo ng'echeret en kot neking'oten ng'otutik ih ko ki member of parliament Kiptergech ako kotomo kebir kura ko kimii ng'echeret akoi kenyit ab elipusiek oeng ak tiptem ak oeng ko kin kebir kura en kenyit ab elipusiek oeng ak tiptem ak oeng ih komatakewekyi inendet ng'echeret ko kin kebire oin en election nikobo oin ih koib in Kibet Komingoi

Elobunu ko Bureti mii Kericho county ako chito nekibo ng'echeret kot neking'oten ng'otutik ih ko ki Japhet Mutai Kiptergech ako kin kebir kura en kenyit ab elipusiek oeng ak tiptem ak oeng ih komoib kura makikoi inendet kura nekikikoi inendet kura en kenyit noton nebo elipusiek oeng ak tiptem ak oeng ih ko noton nekikuren Kibet Komingoi ako takomii ng'echeret akoi nguni

Kampunisiek chemii Kenya chenyumnyum konai biik ko kampunit neu Kenya Power Lighting Company ko Kenya Power Lighting Company ko kampunit ab stimet ko naat en biik chechang ngamun biik chechang koboisien stimet ako kora kampunit ake nenyumnyum konai biik ko kampunit ab Social Health Authority kampunit ab Social Health Authority ko nebo sipitali nikokimemu nekata National Hospital Insurance Fund ko nyumnyum konai biik amun boisien noton en kerichek ak en sipitali ngomoee kikoi kerichek ana kinyaa koboisien Social Health Authority ake ko kampunit ab Safaricom, Safaricom ko naat en biik chechang amun boisien biik chechang en simoisiek ih okot en lainit ab simoit ot en M-pesa kiboisien naat. Kampunit ake nenaat ko nebo Airtel, Airtel ko kampunit ne naat en biik chechang amun boisien biik chechang lainit ab Airtel ih ako lainit ab Airtel initon kobunu kampunit ab Airtel

Taonisiek cheechen chemiten en Kenya ko Nairobi, Nairobi ko taon neoo neoo en tugul en emetab Kenya nenaat kora nee ngobwa biik en emotinwek ab sang ih kobwone. Taon age neoo ko Mombasa ago taon age neoo kora nenaat kabisa ko Eldoret, Eldoret ih ko naat amun en rwoik ak lobotik cheyobu Eldoret cheu Kipchoge ako taon age kora neoo nenaat ko Nakuru, naat Nakuru ak taon age neoo ko Kericho naat Kericho amun en chaik chekikimin en Kericho ko naat amun en chaik. Taon age kora nenaat ko Kisumu

Kandoindet neoo netai ko ki mzee jomo Kenyatta ih , ko kinam kasit kenyitab elibut aenge bokol sogol ih sitini ak ang'uan ako kibetu nito ko ki arawetab taman ak aeng akoi kosirto inendet en kenyitab elibut akenge bokol sogol ih ak sabini ak sisit ko ki tarigit sisit arawetab taman ak aeng arawetab sisit inendet kokiyai kasit betusiek taman ak somok ih ak . Koyai inendet kasit kenyisiek taman ak somok ak betusiek bokol aeng ih ak in konom ak somok.

Komoswek che bae tiong'ik en Kenya ko kou Nairobi national park mii kora Hell's gate national park mii Naivasha park mii Masai Mara game park ih miten kora Kisumu mii Kisumu game park ih mii Mount Kenya national park mi kora Serengeti national park mii Abadare national park ih akomii Turkana national park ko olan tugul ih komii chan kamwaa tugul ko komoswek chekibaen tiong'ik cheterter en Kenya chebwone biik ot cheyobu cheyobu emotinwek chebo sang konyokoker tiong'ik chuton

Koot nebo kabarastaet ab logoiwek nenaat babisa en oleobuni ko taach fm,taach fm kabisa ko ketesyet neng'en chito agetugul amun nome komye ako tinyee, ng'ololen tuguk chenootin cheingen biik, ng'ololen konetisosiek chenyolu kong'en biik, chekinete biik kora ot olekiboito tuga, ak kinete biik olekitemdoi ak keminndoi minutik, akinete biik ng'alek ab imbar ii, ng'alek ab somanet kora ak kinete biik ng'alek ab chametabgee nebo borto, kiororjin biik kiit agetugul nenyolu keyai asikochobok SHA, naat kabisa ng'amun biik ot cheyoe kasit en ketesyonik choton ko biik chenootin ako biik chengen koib biik, ingen kong'alal kabisa ak ingen koyum biik kogas ketesyonoto.

Matinye inee chi neame borta en korenyu lakini eleabutitai kole kiripta chito nekararan borto anan neame borta en kaa, konyalu ih kimuut kerichek ih anan sipitali kibagearorchi takitari keleenchi miani kouni kouni akokon takitari kerichek akoaror olekiripto akoyekait kaa keribchi kerichek chichoto mianii , akeripchi amituogik kikoi amituakik chenamegei ak borta nyin akchenamekei ak kerichek ih akeker kele kaamis asikokimit kobaise kerichek en borta akeripchi inendet tililindo nebo borta akikoi chamyeet neameke simoger kole uan kaseret anan kouwaan kaseret bik cheribe asimoker kora kole kisase kiribe kiborchin chomiet tugul akeribchin kerichek akeribchin amituakik

Bo komonut ngeba banganetab sigisiet amun banganani bo sigisiet ih komuche kotoretin inai ibangan sigisiet ih ak inai ibangan is inai ile nyolu osich kouni ak ibur ile ibur kenyisiek ata sikotoretin icheng rapinik cheriben si makoron kesich look koseretyo konin sait anan konin napas icheng'en rapinik ih ak inai ot elekiriptoo look nan isich iman kosibgee kosibgee kounon ih kokoron koseretyo look ih ana komoribok ih ana komionso look koimin any eleriptoi tugul elechengkyindoi amitwogik kobo komonut ngeba banganetab sigisiet amun tor kokonin napas ibanganage en ibangan akilit inai ile nyolu asich look cheten kole ak asich en sait nekile ana ko kenyit nekile obesyo kouni kole simosibgee soiti simaimin

Bo komanut neo kochuchun lakuet kinet koming'in, koye chegab kinet lakuet koming'ingin ngamun ih chechu bo kinet kokoin lakuet kokimitu ih akotere lakuet komanam mianiuek chechang. Ikoin kimnatet ih akokoi. Komanut tugul chemokienge lakuet en borta ako chechu bo kinet ko ter ak chegob teta ngamun chechu bo kinet ko raisi en moet keng'aa en moetab lakuet ngap takoming'in moetab lakuet tomo inei koet ago tomo kogimit moshinishekab moet kokraran ngamun magerge ak chebo teta , chebo teta ko kimendaiti kotokor koime lakuet kokoin korista neoo en moet ih ako kor ko mang'akaei tor koime kolale maoet en lakuet ko ba kamanut chegab kinet.